Yon ngunon keger sait ne inamegei Nairobi akoi Mumias, ko aleweni anee nebo saa Moja ak artam ak Mut akoi saa kumi na Moja nebo Jioni, ko amune ko Karan inam banda karon akiit sai taman ak akenge nebo Jioni ko ngiitite yoton eng saisyek choton ko kaikai ako kararan kot mising eng sabengung , Karan mising eng ripsetab sabengung ,maimuch kotwain chi eng saisyek choton, lakini ngemwa akobo inam banda saa Moja nebo kemboi akiit sait taman ak akenge nebo koron ko korom mising yoton komi sabengung eng olda neya imuch kobokyin chelesosyek, imuch kobokyin makoraek kokararan iitite yundo kotako bet kotako sait taman ak akenge, komi sabengung eng neut nekararan kot mising kosir iitite yundo kemboi anan ko karon kwenu Karan it yundo eng sait.

Ye kiro akobo pichaini kegere konetik oeng ak che kineti choto ko lakok anan ko biik che kineti icheke. Ye kiro eng pichaini nguni ke ger ko tese tai somanet. mi che kineti computer ko mi ne sirei eng bodit noto ne lel eng yu serishe, kigere eng yu kele yu ko ole kinetishe, yu ko koot ne kinete lakok. Kinete kora icheket ako nda ko biik che echen che takosomani kora. Yu ke gere ko mi simet, yu ke gere komi ne kiyoptoe sautit, yoptoe kong'ete age agoi age. Igere kora computer eng yo. Kigere kora kiit ne bire picha, kigere kora neiwechi asista ana ko lapkeyet, mi tait kora eng yoto. kigere eng yoto kole mi meset, ak mi ng'echeroik, mi kora pichainik chemi naat akomi mesok kora, mi wainik, akomi kora balbinik, akomi kora um konetik oeng'u.

Boishoni yeitou eng betut netai komoche kokorom kot mising. Boishoni ko ma rahisi. Boishoni akot nkap koit yeinomi ko imuch itobot, imuch iywei biik, imuch iro kokachang'a biik, itou inyokoritu, itou iywei biik kora, kora boishoni yeitou komi ng'alek chechang, mi kewelutik, mi tuguk akot cheimuch komenken, mi tukun alake cheyoche ing'any kitabut anan ko itinye laptop neng'ung koyoche kora iketchinikei isomoni asimwoe kit neiyoe. Yoche kora onaikei ak biik, yoche itep kainautikwa, yoche kora itep olebunu, ko korom kot mising eng yeitou betut netai. Boishoni kora yeitou komoche ikilkei, imuch kororechin biik, nkinetishei kotebekei biik kole bunu ano chichi, kokerin biik komeche konain kot mising ko korom akoyumyum kot mising. Eng kerenyu ko kararan kot yeitou ko melilan ameiwei, ikilchikei kiy aketukul kityo.

Eng pichaini, komi kegeere boisionik kot che chang, mi boisiet ne ko netai ko kiinet ichege. kinei lakok , kineti lakok che neranik kora, yaitya ye kakinet kotai kiborji icheke, yakitya keborji kora komi olie ribtoi icheket asimat kobetyo. mi ol kinetito ol kiribtoi rabinishek, oli kilelitoi oli kitebtoi ak biik, kineti kora ng'alekab kamuktaindet, kineti kora ng'alekab tililindo, kineti kora ng'alekab somanet kora eng yuto kikere eng pichainitoni kineti ichek oli tebtoi ak biik anan ko choronokwak kora. Kineti ichek alikiboichitoi tukukab gaa anan tukuk che kiboisie eng gaa. kikiro tukun che chang kot mising. Igere kora ng'alekab somanet, ikere kora atebtob kasari, oli kitebtoi eng kasari. Kigere kora oli kitebtoi ak biik che toik, kigere kineti tukun che chang kot mising eng pichainitoni, kigere kora ole kichoptoi korik, olikilelestoi koot.

Eng saisiek alak ko moboisie kotugul ngalekab bankishek eng kokwet anan ko koretnyu nitok koamu network nemo kararan nitok koamu machang bik cheoe kasi yundok so kit neimuch keai kokecheng kesir bik chechang cheoe kasi eng bankishek kemget kora koke testai eng ngalekab musoknotetab kasari keai chitugul koek rahisi asiko boisie chitugul simetnyi asikonemu rapisiekyik anan koyokto koname bank agoi bankit ake konotok ne koraisi mising asikotestai bankishek chemengech eng kokwet koyache kora ketes ngalekab network yochei kora kecheng angot ndai mukoksei kecheng laindap bankishek asikoek rahisi eng chito nemasoman kondoi kityo simet lainda akocher rabisiek kora kit ake nerube koyache kora kinet bik olekiboisieito ngomakinet bik kokoromitu gotmising olekeboisieitoi bankisiek chu mengech.

koroi ko Bo komonut kot missing koroi ko kikwai koik roisi ngalekab somanet eng kasari, koroi kotoretii eng tuguun chechang, koroi yetinye chito kotoreti eng ngalekab somanet, somonii chito okot ndomitinye kitabut, somoni chito akot ndomotinye kalamit amun koroi koimuch isir notes chekuk, koroi kora koimuch ongalal ak chito imuch ochaten, imuch osoman isomoni akot ndemi emet age iwoluu ak itebee tebuutik kora. Toreti kora missing akot ndo momi konetindet, iyoktoi ngalek chekinete en kilas ak tiemutik ak saisain eng elemii ak koyokuun kora makisisiek kikotoreet eleo ak kiyai sugulisiek koba eng atebtaab kasari, koteeben musoknotetab kasari ak koyoe emet kotebi eng atebtoo nenoton nekinyumyum boishet ab rabisiek

Eng pichaini kekere chito korok nemi barak kongete ine kolumdoi bustait, bustaini kotoreti kot eng ngalek che chang, bustaini kotoreti eng ngalekab nertwork ii, kora bustaini koimuch kituiyo ak nebire picha asi kokwenyi emet asi kenai kele nee ne tesetai eng emet kora, um bustaini koimuch kituiyo ak neiboru anan ko nenome noto ko ilet, bustaini kotoreti eng tugun che chang kora, ye kakelumda karnano kou no, koimuch kelumda tugun chechang kituiyo koek akenge, toreti kot mising bustaino eng ngalekab network, toreti kora eng ye mi network kotoreti ngalekab lagokab sukul chesomone ichek musoknotetab kasari eng simet, toreti kot tugun che chaang. So ye kiro koroi, kobo kamanut kot mising, kole bo kamanut, toreti oli oo, ako toreti emet kotestai eng haraka, yeimoche akot inemu rabiinik, ye imoche ibirchi chito simet, kakelumda bustaini eng korotinwek che chang ko rahisi ngalekab network.

Boisioni ko kit nebo kamanut mising boisioni kokeboisie ngalekab simet asikowal kowal boisionik eng kokwet kobo musoknotetab kasari rahisi kot mising olegewoldoi yekokeai kityo chi aketugul eng kokwet koaljigei simetnyi nenotok kiuse nekikekure simet neo. Yetinye chitugul simonotok kotoreti eng tugun chechang imuch icheng ole kile google imuch icheng ole kile playstore atya icheng tukyu tugul imoche inai ile tesetaita ano emet imoche inai angot ile tia bik chemi emetab kenya imoche inai angot ile ne nerube iwendi yundok ichile simetngung iole bundles anan ngotkokoit ngalekab wifi ikonektoni kityo ak wifi akichil simetngung akichebg ichengjigei iro ile ne netesetai inai iregistan yeimeche agot isom kasi ikukuleni akisom iboisie kityo linkit nekakikonin engyo akisom kasi kotoreti kotolelo ngalekab simet koinyumnyumi lainda agot yekisome kasi anan ko.

Boisioni yeitau eng betut netai kokorom kot mising. Boisioni komi nyokoriet boisioni imuch iywei bik boisioni kora koimuch isich inyokoritu ilenjigei tos bomanit boisioni. Boisioni kora imuch komoche kechokyi ko inye memuchi ichokyi imuch koioe inye eng mutyo komache kora chito nechokchin koboisioni betut netai kokorom mising moche kikilgei moche iegu neoe kasiteng haraka moche iboisie kora akilit nenoto moche yekiteb angot tebutiet koiwalu eng sait neyomegei makikoigei akomoche kora koikoromeng ngalekab kingeresa ak kiswahili aah kora komamoche bolotet moche yeimi oleimi olekokararan moche kora itinye bundles moche rabisiek kidogo asiisupoteni anan asiae boisioni kora aboisioni komamoche kiywei amomoche chi nenyogor moche igimitu akiyai boisiet.

Eng pichait nii kekere chotok ko mauwek ii, pitunat kot mising eng koret nyon mauwek chuu, ikere mauwat ne birir ii, mauwat nelel ii, mi nebo green, ami nebo mayang ko tugul eng tugul ko cham ke kole enn orot nibo kot, toreti eng ngalekab kotok kot, anan kotok compound kokararan, kora ko toreti ngalekab eng bek che rektoi, toreti kora koter robta neon, ne imuch kola chotok ko mokochik, toreti kora ko rib kot asi malul kot, toreti kora eng ngalekab koristo, toreti kora ye kachis koma nget, koma iri kot, toreti kora eng ngalekab bek chechang, ichek ko tertoi bek, tertoi mokochik, ako yoe kora kot ko kararanit kot mising, ako kora mauwek chu ko imuch kebaen tuga, imuch kebaen neko, ako imuch kebaen kora ingokaik, karoron kora eng ngalekab rabinik, imuch kyalda, ako imuch inyoru rabinik che keyalde.

Boisioni kobo kamanut kot mising, boisioni ye iyai boisioni kou ni, kotoretin kora komyeit borta, inyo komie asikochi akilit akot kotokobwat komie, ye akot yeirue iru komie, ye iyoe kazinengung iyai komieng, amu yu keunkei asi itililitu asiweke komie, kowek borta komie, itebi ibur eng kaburet ne kararan ii, amu kaiste sumdo, kaiste ngetatet kora, kaiste akot che keimin ii, kaiyai akot borta kochulak ii, amu ye iunkei ye ibir beek ii, ko kaiyai kora kochulokis koweekab borta, kaiyai kora noto, ko iyochi borta kwachikei kiy age tugul kora, kotoreti akot ole oo, toreti irip tililindo, kikirindoi kora ngalekab isirek, amu ye itililitu ko mamuchi koimin ngalekab isirek, itebche iburi komie, yoe akot borta kobiririt amu beek kotoreti kora eng ngalekab borta, yoin kora iro ak itebi ibur komie, ko makomi kiy neta koimin angot amu.

Eng yu kekere bandaptai nekimeche eng kokwet. Kimoche kechopwech oratinwek chekororon, kimoche kora ketechwech korik chekororon, komoche kora kendeiwech oleimuch kenyorune logoiwekap emet eng nyumnyumindo ye nkiwendoti kityo ko kainai logoiwekap emet, kimoche kora kechopwech olekyoe mung'aroshek, kimoche kora kechopwech kenai kele kiminye eng kalyet, kakekirinda chelesoshek, kekirinda mukoraek, kimoche kobur kokwenyo, kimoche kechopwech amitwokik chechang. Yeipur kouni kotililit kokararanit kouno, kotoreti eng tukun chechang. Toreti akot konyor biik kasishek, toreti konyor biik boishonik ko kichome achek ndakichobwech kou nito kokararanit kou ni yenkiwendoti inemu ki nikemach eng yo ikere, isomani, akot isomoni kasetit ko u no yekikere eng pichaino, isomani ko kainai ile ne netesetai, iwe inakte iyaptekei eng yun ikere kora mi karishek chekepo ng'alekap oret, kikere kora mi ketik chekipure eng ng'alekap kokwet.

Boishoni kobokomonut mising, yuu kekere kwony anan ko lakwa anan ko mama nemii inee kochobe chotok ko mandazi, bokomonut kot boishoni, boishoni ko kiyoe chito konyor kelchin kot mising eng' olenyorchin rabinik amun yeichop tukuchu konyo kwole biik ak koinyoru rabishek, boishoni kora ko imuch kosir biik alak kotesak eng' konyor chito kosich boishet neyoe asikonyor makatiatab kila betut asikotoreten lokok kotoreten ng'alekab sukul, kora boishonik cheuchu ko kirindo ng'alekab chornonet, kirindo ngalekab chelolosorotet, kirindo ngalekab makoraek kora eng' kokwet amun toreti boishet neuni chii aketukul koik moot koik kityo neitebche asikokeni nyokochorso, boishoni kotoreti kora biik cheoldoishe eng' dukoshek amun boishoni ko lasima ibeial unga, yoche beial mwaita, yoche kora ial nekibele, yoche kora ial soburonok, yoche ial sanishek, kotoreti chii aketukul kosich anan konyor rabishek chetoreti.

Yu kegere tukuk chechang chebo kamanut kot mising kigere noton kikuren fanit nondon netoreti eng ngalekab koristo ketesetai eng ko ,kigere kora mi noton nekekonoren tukuk noton ko kabatit ko bo kamanut kot mising, kigere kora chekiunen kot , kigere kora noton sanishek , kigere kora kigere icheket chekiuni kapchoit ,kigere koraa eng yon ndoishek, kigere kora elekikonirei tukuk

Boishoni kobokomonut kot en kokwet, boishoni kikoyai chitukul kokilkee en kokwet, boishoni ko kikosir biik chechang kosich boishet netorteke eng' betut, kikotes konyor chitukul rabishek, kikong'et boishoni kikokirinda ng'alekab chornonet amun kikesir lokok chechang en kasisiek, lakok chechang kikosich boishonikwak, lokok chechang kikosomonso amun kikinet olekiyoito kasit neuniton ikere en inguni eng'yo kokenyoru choto ko kumiat, kumiandani kora kotoreti eng' ng'alekab kekirinda mionwokik chemeng'ech, yoe kora chito kotililit ak kochabait, yoe kora kesir anan kotesta koet yoe kora boishoni biik tukul kokilke en sobet amun yekialda tukuk chuu kekere konyoru chito rabishek, koborching'e chitukul konyor rabishek, kikere kora kelee bokomonut kot mising amun yemii tukuchu tukul chuu koyoe chitukul kokilke koyoe beitab ketik koba barak amun kitech.

Yu kegeere boiyot nekagoeet nemi koname pokisisiek chebo kii keguure condom condom kobo komonut kot mising eng' kokwet. Koroi kotoreti kekirinda myanwokik cheimuch koiyaptagei kong'ete chito age akoi age. Toreti kekirinda myanwokik kouu ukimwi tareti kekirinda kouu ee myondo ap peek, myondo ap syphilis , myondo ap gonorrhea toreti kora kekirinda mootunwek chetomo kochobokiis ana kochopchigei piik toreti kot olio toreti kokwet asima myonso piik toreti kora amu toreti piik kora matkesiich lagook chemengeech matkong'et lagook chemengech kosich lagook asituun konyalilso lagook toreti kora eng' ng'aleek ap chootok ko piik che tyaa kenai kele tyaa piik eng' kokwet toreti kora kekirinda mnyanwookik che koroomen kot mising toreti kora asikeng'et kesich keebit eng' cho ayebindo ne ng'ering' nemaoo miising'

Eng pichait ni kekere kot amitwogik cheterterchin kigere engyu komii denguk kigere kora komi paipai engyo kikere kora komi maembek kikere kora eng yo ndisinik kikere robwonik kikere mokok kikere tugun chechang engyo mi kora watermelon engyo. Ko tuguchu tugul kobo kamanut kot miising kikere kora engyo mi beskenit notok kotoreti eng kekonore tukchutok kikere netit kora nekikonore kikere kora chepkawet nekiromee kigere kora eng yun kitonget nekindoi tukchutok kora kikere meset kora nekakiteptoe kikere kotililen tukchu tugul kigere kora engyo chito nekonori tukchutok kigere kele kakinde ole kararan kora koara tugukchu tugulchu kotoreti borto toregoteitu borto mialake cheinyai komi alake cheteche chito komukulit mi chetese kiloisiekengyo tese kimnotet alake kotese chito kwamis akobiyo koba maana.

Ee tam kobitu koroi kot miising' eng' korenyo ako mi ak kasarta, mi betusiek che mite ako mi betusiek che ma mite. Chu ko amitwoogik chekiyoi che kouu ngweek kiamndoi kiisusi akiamda kimyet, muuch kiiyoi akiamnda kora kouu mucheleek kora kegeere ng'yo ee saburion, sanisiek mite kora aa ngweek ng'yo chebo kie kienyeji kotuguuk chu tugul chu koyooi ak kiamda asikiamda tugul ee kimyet kiamdoi kora icheeget ee karatiek, kiamdoi ndisinik, kiamdoi nduma , kiamdoi rabwonik kora, korubton icheeget kora indomie ko anyinyen kot misiing' muuch kisuus ak kiiam kora kouunootok amikitesyi kii aketugul . Toreti kora eng' ng'aleek ap proteins eng' boorto , toreti chito koneer akoeet kotililiit komyie toreti eng' boorto ap chi kot misiing' pa komong'unot tukchu tugul chu ko chuutok keguure boobek ang'bakanarek kiguure bakanareek eng' kutit ap nandi. tukchuto tugul chu kegeere eng' yo sokoinik kagiteptae kegeere kora eng' yo